Chito neiborchinote biik tukuk choton chekibo keny kou Forth Jesus ak tukuk alak ngobwa kiprutoinik emet noton nebo Kenya kosiche Kenya rabishek chesiptoen kasinywan ak kora kosiche chito neborchinote biik rabishek choton chetoretenge ak kotoreten sikiikyik ak lokokyik, kora chito neiborchinote bichu komara kitech korik choton cheikombwondo, yekakokombwanda kosiche inee rabishek ak kora komara kiyaat hotelishek choton chenyo kotochen kiprutoinik konyorunen kora rabishek.

Olekiborchindo anan chito neiborto ilekinyitito ee Ecitizen initon, konyolu kobor ko agenge agenge koborchin chito kolenjin nyolu inamen en nambarit netai inyit kole ak iwe nambarit noton nebo oeng' inyit kora kole kora ee kou ye kokoborchi bichuton ilekinyitito kosiche chepkondok alan rabinisiechoton en sikotoretenkei en sobenyin kotukul. Ye kokotwo koborchin ee bik ilekinyitito konyolu koteb ngotko kokokuyo alan tomo. Kotko tomo kokuyo konyolu koketyi kong'eten ilekonomen agoi kotar, ko ngotko kokokuyo konyolu kobagagen yoton.

Yon itinye kayanet ak kamunget en bik choton Che bire kura tienge Ole ngololdo chito ak kora tiengei Ole somdoi birikap kura ak kora kotiengei Ole ngololdoi kot ingolole ngotebenin bik maswali iwekyini kut ako itesetai isete anan Isome iigu kandoindet ab bik komagai anan komabirun ichek kura ndamun I ngelelyot kit age kora ko nyolu inisome kura iboisien ngalek choton chebo minginotet imingin ge asikobirun bik

Kiy nekiyoe yon kakopata butisiet en muswoknotet ko nyolu imwaite alan inoisechi biik ile ioldoi ee tuguk chekokebut en mbareng'ung' oko beit noton nebo siling' ata. Kora konyolu imwa ile kinyorchin ono en betusiek ochon ago en sait ata agoi sait ata, simabwa bik en betusiek choton chemokinyorten, chemokinyorten gaa. Kit age kora netesetai yon kokebutis en mbaronok konyolu kinoisechi biik kelenji nee nenyolu kemin en betut neisibu, kit tuguk chekimine cheisibu chuton chekokibute.

Kiy netai nebune ee temik choton chemengech yon kakopata temisienywan ko mosiche ichek rabisiek choton cheindeen terekta kotemchi mbaronikwak. Kora komonyoru rabisiek cheolen keswek choton chekimine . Kit age temik chemengech komosiche rabisiechoton cheolen keswek alan ee minutik. Kit age nekorom missing' en temikchuton mengechen kou en emet neomenye komoche keburuchen mbaret anan kemurmur mbaret ee singemine kokararan ago kora en ilomenye komokimine buch tuguk kimindo mbolea sikorut bandiat anan ko minutik chege.

Kalaketabke en Somali en biikab somali koloche ngoroik choton cheibuche ngweny kot mising, koboru noton tekisto nebo biikab Somali kolee tinye tekisto neyamatke kot mising, ko en biikab Turkana kora koloche eeh sonoek anan nariet en metoekwak, ak kora koloche angonok, ngenyor chito noton nebo turkana ko kalach sonoek en keliekwak, metinywan, eunekwak oot kora kokikorut kutit eeh ak konde sonoek, Rendile ak turkana ak Samburiek, biik chebo emotinwe chono anan kokwotinwe chono koloche ngoroik chekerke, sonoek tukul.

Eeh gavana noton nebo Narok ko kikoyat benkit noton nekikonoren rabishek ak kora kimuche keibunen laonishek, benkiniton kotoreti mengik choton chebo Narok en olishetab tukuk ak kora koimuche eeh kokochi abishek biik asikoliban ko pole pole alaa ko mutio mutio, imuche biik koib rabishek ak inyon koib kobaa sukul kosomesanen lokokwak ak kora kosich lokok kosomoso ak kosich kora eeh gavana noton nebo Narok eeh rabishek choton ko eeh baita en rabishek chekokoito.